Ũhandi wa mĩtĩ o hamwe na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ ĩkũraga, nĩ ĩteithagĩrĩria harĩ ũhoro wa gũthũkia rĩera, amu nĩ tondũ mĩtĩ nĩ ĩgucagia CO2 ĩrĩa nĩyo ĩthũkagĩria mũndũ rĩera. Oho mĩtĩ hamwe na mathangũ nĩ ĩrutaga rĩera rĩa Oxygen ĩrĩa nĩrĩo rĩbatarĩkanaga harĩ mũndũ. Oho, mathangũ ma mĩtĩ o hamwe na ma mĩmera, nĩmateithagia pause mathangũ ma mĩtĩ o hamwe na ma mĩmera, nĩ mateithagĩrĩria kuoya ngaci iria ciothe ikoragwo rĩera-inĩ, ũguo igatũma gũgakorwo kwĩna rĩera rĩtheru rĩrĩa andũ marahuhia, gũgakorwo kwĩna rĩera rĩtheru rĩrĩa rĩraumana na mĩtĩ, ũguo mĩtĩ na mĩmera nĩ ya bata mũno.